Oganda ka ous, to okelo pesa maber ahinya. Oganda nikod nengo nikech en kod protein kuome, ma dhano kochame to okelo proteins e del, to kendo okonyo ngima dhano ahinya. Oganda en gima beche tek, kipime kod oduma, kata cham mamoko machal kode.

Olemo mar passion fruit ka osepidhe, to idoye, kendo igone yien mopogore opogore. Bangé ichwoyo ne yath, kata itweyo ne tol ma olagre nikech en olemo madongo ka laore e kor yiende. Kore oko, kore chalo olandra mamiyo olaore e kor yende mamoko. passion fruit en olemo mamit ahinya, kendo ki goyo ne yath, ba irite maber, ba iolone pi moromo to ogolo olemo mabeyo, kendo mamit ahinya.